Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga mathukuru-inĩ, wĩtagwo igeranio, ũguo nĩ tutha wa ciana gũthoma, ikareterwo igeranio cia kuonania kana nĩiranyitaga ũrĩa irabundithagio, kuoguo, thutha wa mathomo akorwo nĩ tamu ĩmwe warĩkia, mũkareterwo kĩgeranio mũgeka mũkonania kĩrĩa mũndũ aranyitaga.

Ũyũ wĩtagwo ũrĩithia wa njogu, rĩngĩ nĩ kana ka njogu gacĩarirwo, njogu ĩgĩkorwo ĩtirĩ na iria, kana nyina agĩkua, rĩu andũ arĩa marĩithagia indo cia gĩthaka magakũgaya, ũkaheage iria o mũthenya, nĩgetha gũthiĩ nambere gũkorwo kena ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Mũini ũrĩa nyendete mũno etagwo Prince Indah wa Ohangla, na ainĩte rwĩmbo rwĩtagwo Nyar Jaduong. Ndĩmwendete nĩundũ wa mũgambo wake, thauti njega, na gũkorwo mũndanicĩre wake nĩ wĩ igũrũ.

Ndingĩona ũndũ ũyũ, ndirikanaga mwaka ũcio wakoragwo na virus. ũrĩa andũ mataumaga nja. ũrĩa andũ mathĩnire. Angĩ magĩte mawĩra mao. Na nginya ũmũthĩ matirĩ macoka harĩa mabatiĩ gũkorwo. Kogwo ndingĩona mũrimũ ũyũ nĩ ndirikanaga andũ aingĩ marĩ arata, angĩ a bamĩrĩ. Ndaririkana ngamenya...